Olen en komostab nyanza ko hararaita neo missing ko hararaita noton nebo eeh Lake Victoria ni ko hararaita nekiyom emet tukul Ako miten tukuk chechang noton toreti bikab komosoton bo nyanza konyorunengee keljinoik chemokingee, nitet en agenge nebo keljinoik ko en hararaita niton komiten samakinik orit niton koyoe bik chebo nyanza kocheng samakinik anan konam samakinik en oinet orit asikomuch kwalda icheket. Yakakwalda ko imuch kotoretengee en boishonik kwak niton amun ikoi icheket keljinoik chechang cheyechen kot missing cheyoche koraa icheket kobaten korik kwak ak konyorunengee ana mapato choton cheboishen en pandap tai nebo somenywan kotukul.

Allen en kamosto nebo Garisa ko count6 negingen kele ni ko county negingen kele hui got missing. Melewet kot missing ako Kora ng'alekab ribsetab kaliet en kamasindet ih nemotomi kaliet komie , ko kamasto nerutechin kamasindet ih ko bik choton che bo World Health Organization. Choto che akikishani komasin bo Garisa . Kora ikere Ile bikab ribikab kaliet komi kamasindo , si koker kole bik chemi komosindo ko konyoru kaliet neyamaat amatketumndaenge karatiik.

En yu tebutioni ko tebutiet nemwoe akopo tulwet noton nemuti kiprutoinik chechang kot missing, en yuton yu ko tulwet noton ne bo Mount Kenya tulwoni koo tulwet noton ne oo kot missing en emoninyon bo kenya akingen achek tukul kele tulwoni ko tulwet noton neimii en shepit noton nekararan kot missing imutu kiprutoinikab ngweny en ketik chemiyundon, ketichu koo osnet ne oo eeh tindoo ketik cheterterchin choton chechome biik inyokoker amun en ketichoton akonai kole wany ketichu kotos nee ako komonutienywany konee niton anyun iker ile imutu kiprutoinik chechang akoo nyorchingee emenyon bo kenya kelchin neo kotiengee tulonichuto kitinyee ako sanasana ko Mount Kenya amun karan kot missing.

Oinet noton. Nebo Tana ko oinet nekingen kele koi missing ak kwendii komoswek chechang en emoni. Olindoniton bo Tana kongeten komostab lake Victoria noton nemii en komosin bo nyanza provence Kisumu kounti. Kingete tukuk kele oinoni ko oinet nekonu keljin neo kot missing en bik chechang missing ko en bik choton cherubegee ana kokwotunwekab bichoton. Oinoni kokonech keljin anan ikochin keljin en bikab oloton amun en oinet neu nono komii melishek cheimuche koib tukuk koba komoswek alak ngele ngomii chito nemie sikiyokto kongeten komosin bo Kisumu kirikigee komosin bo Uganda ko oinoni koboishe amun wendii kindo mosiket ana tukuk tukul chekokimoi kiyokto melit akoib komie bakai komosindon niton konyori bikab tukuk bik chekomoi chekokiyokin tukuk kwak komii komie momii kit nekaim en oret agetutuk. Karan kot missing oinoniton amun kiyoret bik ak kotoret kenya kotukul.